Nee tiangiik che esetiich en ole kiribe tiangiik nebo sambuu chemegerger ak komosweek alaak chekiribe tiangiik ab tumiin en Kenya.

Tos taretii toi ano musangnatet ab maet et ak konoret koriib ngamuntiik